E picha, ma aneno kae, aneno rawera moro ma nigi ng'ol, kendo obet e mbele station moro kokwayo mondo ng'ama nigi omenda moro okonye mondo odhi okonyre godo. Aneno e bathe miyo moro kae, ka chunye ber kendo o amua biro konye. Aneno ka miyono, oting'o simu kendo dwaro ni mondo oorne rawera mangi ng'olno pesa. Ma puonjowa maber niya, onego wakony be joma nigi ng'ol, gi gimoro ka wan godo mondo ginbe, gikony godo familia gi.

E picha maneno e mbele na, aneno ka gari moro obanjore malit, obanjore kendo tiende oting'ore malo, aneno be ka ji oya mabor, owete gi mine ,mondo gibi ginen gi wang'gi gimatimore kae. Karango gari ni maber, chal ni jok manitiere iye oyudo hinyruok kabisa nikech gari ni obanjore kabisa . Gik manyalo gik machal kamae, en ka driver riembo gi speed mokalo, kendo be ka draivano omer kendo oriembo komer. Gima anyalo wacho ni ji, kaka ero driver otem bedo motang' e ndara, giwe bedo momer sama giriembo, kendo giwe keto speed matek mondo jowuotho ochop maber kuma gidhiye.

E picha maneno, aneno miyo moro morwako ogudu kendo orwako nanga marateng' kod long marateng' ka odich kabisa. Aneno e ot ma entiereni, ochwad mtafari ma owich gi rangi marachar maber. Aneno ka nitiere drisha moket mar kiyo kendo oyaw kendo yamo donjo maber kod ler. Aneno ka miyoni odich otiyo gi mashin mar lwoko ot mar stima, kendo otimo tijni gi chunye te mondo odni owuogi maler. Biro mar gir lwoko ot mar stima oseketo yweyo ot kata lwoko ot obedo mayom kendo owuok maler, omiyo ot wuok maler kitiyo gi gir lwoko ot mar stima.

Ka arango pichani, to aneno ka pii nitiere kae, kendo aneno gik ma ralum. Ka ang'iyo maber, to chalo ni ,pitho mar mchele e ma dhi mbele kae. To mondo tijni otimre, gik madwarore kabisa en pii, ma aneno ka nitiere ka gi lowo maber. Mchele ni kod ber, nikech mokwongo, okelo omenda. Sama japitho osepidho mchelene, ma mchelene oti, otero chiro kendo ka jauso, ka janyiepo onyiewo, to imiye omenda. Mchele be ber e del, omiyo ji teko, alafu mchele.

E picha ma aneno, aneno picha mar jatendwa mar Kenya, ma iluongo ni, Migai William Samoei Ruto. Aneno ka obet, kendo e mbele ne, nitiere gima miyo sauti ne winjore maber. E toke aneno bendera mar Kenya gi bendechni moko. No, ka pok oyier migaini, ji ne ogoyo kura ma oyudo ni, en ema oyombo. Gik ma otimo sani , en konyo jo biashara gi pesa ma ginyalo chakogodo tich, miyo nyithindo masomo somo manono, somo ma ok chule pesa , gisomo nono. Kendo, omiyo jok ma osetieko, omiyogi nafas mar tich kendo ichulogi maber. Tich motimo kendo, ong'iyo dongruok mar Kenya ka dhi maber, kendo okelo dongruok be mar ohala, kendo oloso be ndara be bet gi dongruok maber.